Ogengo clogs, ka iloso pii kinde ka kinde mano konyo e golo gik manyalo pongo pii kaka yier, moo, gik manyalo ketho chiemo kod gik manyalo gengo pii mondo kik odhi. Oduoko piny ngich, gik mangich kod bacteria ma otingo e mtoka nyalo kelo ngich ma ok ber. Ka iloso gik moko mano konyo ahinya koyo katieko gik makelo muya marach. Ogengo ketho, ka ogengo pii ma ng'ato nyalo ng'ado mano nyalo miyo pipe ma tii otur, kata pii odok e ot mari manyalo kelo ketho ma ngato nyalo ngeyo gin nengo maduong. Omedo rieko, pii maok ler nyalo bedo gi bacteria kod gik manyalo kelo hinyruok kaka winyo. Ka itimo ler mano miyo aluora ma idake bedo maler. Omedo tiyo maber mar pii. Pii maler miyo piny ngado maber maduoko piny thuolo mar pii ma pong kata ma ochung marach manyalo kelo tuoche.

Okonyo ji gi pi ma ok rum, omiyo ng'ato bedo gi pi maler ma kinde duto. Ahinya ahinya e kinde mag oro ma pi mani e wi lowo bedo matin. Ok oting'o psa mang'eny, teko mar chieng' ok ochul bang' ketogi. Ma duoko piny pesa ma itiyogo kinde malach ka iporo gi pump matiyo kod mafuta. Ok oketh alwora, teko mar chieng' ok gol gas manyalo kelo hinyruok kata gik manyalo ketho piny. Ma miyo obedo gima nyalo tiyo kuom kinde malach. Bedo thuolo kuom grid: otiyo kata kuonde mabor ma onge stima ma en gima pile e gwenge kata kuonde maonge stima. Omedo bedo gi thieth kod rieko. Bedo gi pi maler dwoko piny lalruok mar tuoche mayudore kuom pi kendo konyo e ber ler. Okonyo gi pur, pi ma ng'ato nyalo yiego konyo e medo dongo chiemo ainya ainya e pur matindo. Omiyo jodak teko, kendo okonyogi ainya ka giyudo pi ma ginyal.

Puodho ma iiko. Osetim puodhono kendo nyalo bedo ni osepur. Buche ma opur nyiso ni osetim loso piny ma en gima duong' ahinya e weyo lowo obed mayom kendo miyo ng'injo obed mayot ne dongo, pidho. Ng'ato achiel keto kodhi kata yien e bur ka bur ka ng'ano miyo yiendego bedo maber e lowo ekama owinjore mondo gidongi maber. Kinde mang'eny pidho yien itimo gi ritruok mondo kik iketh ng'injo kata ng'injo mag yien. Chiwo pi. Ng'ato machielono pidho cham maosepidhi manyien. Mae konyo mondo lowo man e alwora mar ng'injo obed maber golo gik ma ng'injo mag yamo kendo miyo ng'injo madwarore mondo kodhi ka ti to oti maber. Tich kanyakla. Ka ji ariyo nitie, mano nyiso ni gitiyo kanyakla kendo gitiyo maber. Achiel keto pachgi kuom pidho to machielo neno ni yien mati.

Ngado lum mar ogada jomoko tiyo matek gi nginjo ,kata nginjo mar ngado lum mabor mar ogada. Ma en tich madwaro tich mangeny kendo madwaro ngeyo mar ngado lum maber e buo lum kendo kik oyud hinyruok. Gitimo ngado lum gi ritruok mondo okonygi dongo kendo mondo giyud lum ekinde ma giyudo e kinde ma e gikma konyo e ringruok mondo giyud chiemo mar lee. Tingo lum, jomoko tingo nginjo mag lum mar ogada ma osengadi kata e wigi, e okorgi kata e gari manigi nginjo. Mano nyiso kaka itero lum, ma itero lum kowuok e puodho nyaka kama ichokoe, kama iketoe kata kama itore lee. Choko kendo keto. Jomoko choko lum ma osengadi mondo obed kama kare. Mae konyo e loso cham kendo miyo obedo mayot ne joma tingo ,bende miyo inyalo kwan kata pim kwan mar ogada ma osengadi. Pogo kata loso. Joma nok nyalo bedo ka golo oboke ma ose

Aero pidho yien e odiochieng' mar pidho yien e piny mangima, nikech mano parona gima wuonwa maduong' nopuonja chon. Pidho yien en pidho geno. E kinde ma apidho yein kod ke kendo mokwongo, nowacho niya, "odiochieng' moro, yien ni biro mio ng'ato mapok onyuol kata tipo." Kinde mayot no ne onyisa kaka tim makamano nyalo bedo gi teko kendo manyakachieng'. Iga ka iga, ka odiochieng'no ochopo, adonjo e alwora ma adakie, nyithinda, jooda kod jowetena duto gitio kanyachiel. Nitie winjrwuok kod mor e yamo sama wapuro, wapidho kendo wapidho pii. Yien ka yien mawapidho en singo mar yamo maler, tipo mang'ich, koth mang'eny kendo kinda mabiro maber. En achiel kwom kinde matin mawaduto wachokore kanyachiel kawaweyo wiwa wil gi pa pogruok mawan go kendo kawaketo pachwa kwom gima wadwaro. Gima aero ainya en winjo ni atimo gimoro maber ne.

Omiyo aparo kuom ng'iyo kendo puonjruok maber. Ng'ato mapuonjore gik mabeyo mamulo yien kaka itgi, ng'utgi kata tiendgi. Onyalo paro ni ng'ato mang'iyo yien kata japuonjre matemo ng'eyo kaka yien chalo kaka giloso kata kaka manyo gik manyalo ketho yien kata tuoche. Bende nonyiso ni ng'ato dwaro ng'eyo mathoth kendo ohero piny. Yo ma ng'ato omako go divai mapuch kendo oneno maber nyiso ni omiyo yien luor kendo ni odwaro winjogi maber. Inyalo winjo ka iyudo gombo kuom kaka science tudruok gi piny ma ochwe. Ma nyiso kaka weche matindo tindo nyalo nyiso adieri madongo. Mogik, nyalo paro ni gik mane otimore e labaratory kata ne podho kinde mane iketo epachi ahinya eber kod kaka yien nyalo bedo matek. Owuoyo kuom gik mang'ato yudo, bedo gi horuok kod gik ma kelo ler machalo kaka yien.

Magi e gik madwarore: kamera DSLR ma onge kio kata kamera ma nigi ng'injo ma malo. Lens: ka luwore gi kaka igoyo picha, lens ma nigi angle malach, manyiso picha ma nigi angle maduong', kata ma nigi angle maduong' ahinya. Tripod: mondo obed motegno, kendo ochung' motegno. Gige rieny, rieny ma dongo dongo. Gik marieny, boksi mayom, taya mag LED, kata gik marieny ahinya. Gik ma luwo bang: gik maluwo bang', mondo ogol picha e studio kata mondo olos gik maler. Gik ma itiyogodo: gik ma medo puonj kata gombo ma nenore e picha. Kadi mag paro kod betri: keto gik moko mathoth kod teko mar rito gik moko gin gik madwarore ahinya. Program mar loso picha: Kaka Adobe kata photograph shop mar loso picha bang'e. Bang'e mar kamera bende itiyogo ka konyo ahinya mondo oting' kendo.

Chieng'no ne en gik ma oriw gi mor, luoro kod ng'iyo. Nyalo bedo ni ne awinjo ka awinjo ni an gi luoro matin sama ne aketo tienda ewi peddle kendo mako ng'wech matek. Mokuongo, nyalo bedo ni ne mutokano ne ng'injo kendo ne atemo matek mondo abed gi ng'iyo. Ne abedo ni aweyo kata dichiel kata nyadiriyo ka ating'o ng'uta mondo ariembe. Kata kamano, kinde ka kinde mane atemo, ne apuonjora gimoro. Kaka inyalo ng'ado mutoka maok ng'ich, kaka inyalo riembo ndiga kod kaka inyalo rito ndiga. Nyalo bedo ni ng'ato ne nitiere kuno, ne eka okonya. Ne omakona mondo abed aidhi, to kata kamano ne odhira mos mos mondo achak ni adhi kenda. To kata kamano, luoro ne omaka kane aringo kode kane achiko piny, to kata kamano, ne atemo matek ka aketo kinda ka achiko tunge mondo kik otera kuma rach. To bang' mano ne agora piny, kendo ne ahinyora mane obi ok

Luoro chike. Okonyo mondo ibed ebath chik kuom chopo ting' mari kaka ng'ato machulo osuru. Yudo loan kod londe. Kinde mang'eny, bengi kod kuonde mag pesa, dwaro ni ng'ato rekod mag osuru sama okwayo loan kata hola, ng'iewo ot kata visa, kwayo duokni pesa kaponi ne ichulo osuru mokalo kiewo kokalo kuom ng'ato ng'ado pesa mane itiyogo kata chudo mane ibiro chulo motelo. Keto osuru miyo ibiro yudo pesa ma ibiro duokni. Oboke mag osuru tiyo kaka ranyisi mar pesa ma iyudo makonyo eweche mag ohala, somo kata kwayo visa. Weyo kungruok. Ka iketo osuru ekinde mowinjore, mano konyo mondo kik ichul pesa, pesa ma ibiro chulo, kata gik manyalo kelo kum kuom jatelo mag osuru. Chiwo kony egero piny. Osuru konyo egedo mag piny, thieth, somo kod gik mamoko maji tiyo godo, ahinya ahinya e pinywa.

Mokuongo achako ka aneno ni ng'atno oling' kendo owinjo maber. Ne alero gik madongo manyalo konyo mutoka, ng'wech mar mutoka, ng'wech mar mutoka, brek, gi klaj ka en mutoka matiyo kod lwedo, kiyo, leva mar mtoka kod gik ma itiyogo e ng'ado mtoka. Bang'e akawogi kama oyawore kendo mayom kaka puoth ma ong'e ng'ato kata kar kano gari. Ne anyisogi kaka ginyalo chako mutoka, kaka ginyalo riembo gari mos mos kendo kaka ginyalo keto brek mos mos. Ne apuonjogi kaka ginyalo mako staring' kendo rito kaka mutoka wuotho maok gibed gi luoro. Bang'e ne apuonjogi chako, chung' kod lokre. Ne alero kaka inyalo ng'iyo kiyo, tiyo gi gik manyiso ni ng'ato nitie kendo bedo gi ng'eyo matut kuom gik ma oumogi. Ne aparo negi mondo gibed mayom e gi penjo kendo gikaw thuologi e somo ka

Gik ma ichiwo. Joma ne loso koth ne chiwo misango kaka lee, diel, gweno kata dhiang'. Chiemo kata gik mane itiyogo eloso koth ne nyiseche kata roho mag jodongo mane oyie ni ema rito koth. Kiinde mang'eny ne iting'o gigo ekuonde maler kaka got, puothe kata machiegni gi aora. Lamo kod weche. Ne itimo lamo, wende, kata wende makende mondo giyud roho mag koth. Kinde mang'eny wechego ne itero ekind anyuola kendo ne iwuoyogo edhok kata kata eduol makende ma ne iyie ni nigi teko mag roho. Timbe mag oganda. Kinde mang'eny, timbe mag lamo ne oriwo miel, goyo bul, wang'o yien kod ng'ado pi kata chak kaka ranyisi mar koth. Oganda duto ne nyalo chokore ka ng'ato maloso koth osetelo negi mondo gitim timbegi kany achiel. Tiyo gi gik maler. Jogo mane loso koth ne tiyo kod gik mamoko kaka ng'injo mag lee kata ng'injo ekinde mag lamo. Ne giyie ni gik makamago ne

Keto paro mayom, somo buk nyalo kweyo paro, duoko piny parruok kendo konyo mondo idhi e piny machielo. Ahinya ahinya ka en buk ma ng'ato nyalo loso, kata man gi gik ma jiwo. Somo kendo tiyo gi gik mowinjore. Bedo gi laptop kod buk machiegni miyo inyalo somo. Timo nonro kata tiyo maber to pod in kama ng'ato nyalo yueyoe. Owinjore otanda miyo bedo maber kendo maok ng'ich ma inyalo kotie pachi maonge gimoro manyalo geng'i ahinya ahinya ka dwarore ni idonji eweche ma indiki indiki kata neno gik ma puonjo. Bedo gi nyalo ma lokore, inyalo lokore ekinde somo kod tiyo kod laptop kaluwore gi kaka in gi teko. Ma miyo yueyo mari bedo maber, kendo kelo paro mokue. Ber mar rieko. Ka itimo maber, yueyo mayom konyo ringre mondo odong maber. Ahinya ahinya okonyo ka paro osekwe ka in e kitanda kendo okonyo ahinya ka ojiwi mondo itim tijeni nyaka itiekgi kare.

Ogero teko mar ng'ut mamalo push ups, tiyo gi ng'ut, goki, lwete kod ng'ut ng'ato. Kendo mano konyo bedo gi teko kendo bedo gi ng'ut mapek. Omiyo kore bedo motegno. Bende gikonyo e ng'injo mag ich mamiyo kore bedo motegno kendo miyo ng'ato bedo motegno. Kendo miyo ng'ato chung' maber. Ok dwarore gi gimoro. Inyalo timo push ups, to kendo konyi ahinya e timo gigeni ma idwaro. Omedo bedo gi ngima mar chuny. Ka itimo push ups kinde ka kinde, mano miyo chuny ng'ato ng'ich kendo miyo remo ng'ich ahinya. Ma konyo mondo chuny obed motegno. Wang'o kalori, tiyo gi ng'ut ng'ato konyo wang'o kalori kendo nyalo konyo e dwoko piny pek mar ringruok kata rito pek mar ringruok. Ogero kido kod kido, ka imedo timo maber kendo timo push ups, remo mang'eny biro, igero teko.

Mokuongo wamakogi gi mor kod luor ka watiyo gi weche mag luor kaka, ichiew nade, kata nyinge kaka babu koda nyamin nyanya. Bende wamiyogi thuolo mokuongo mar wuoyo. Kata yudo chiemo ekinde maji timoe gik moko e aluora. Chiemo kata chokruok mag joot. Mar adek, wakonyogi e tije magitimo pile kaka ting'o gik mapek, yuayo pi, kata riwogi sama gidwaro dhi kamoro. Ka giwuoyo, wawinjogi gi duol mapiyo kendo wamiyogi pachwa duto. Nikech rieko kod weche magiwacho gin gik manigi nengo maduong' ahinya. Bende luor tinde en ritogi sama gituo kata ka gin joma nigi teko. Wadhi limogi kinde ka kinde, waneno ni giwinjo maber kendi waketogi e yiero maduong'. Ekitwa nyisowa hera, horuok kod rito jodongo. En gima ting' maranyisi mar puonj maduong' ahinya e kuonde mawadakie.

Yudo pesa mayot. Ji ma odak e gwenge man e tung piny thoro dak mabor gi bengi to pesa ma itiyogo esimu, miyo ginyalo oro kendo yudo pesa kokalo kuom simu mag gi maok gidhi mabor. Owinjore maber, kar ting'o pesa manyalo bedo gi luoro, pesa ma itiyogo esimu rito pesa maber embui ma inyalo rito ka irito gi pin. Okonyo ohala matin. Jopur kod jopur nyalo yudo chudo mapiyo kendo mayot makonyogi mondo gidong e ohalagi. Mar ang'wen, okelo seche kod pesa eyo mayot. Ka itiyo gi pesa ma itiyo e simu, ok owinjore iti gi pesa e nyiewo kata chung' e laini mabor e bank. Keto pesa kata ji maonge akaont, ma ng'ato nyalo nyiewo e bank sani nyalo kano pesa, yudo loan kendo chulo pesa katiyo gi pesa maji tiyogo e mbui. Konyo mapiyo. Joot nyalo oro pesa mapiyo ka gimoro otimore e sano kata tuo kata liel ka

Luoro mar rieko maduong'. Ji bedo gi luoro ginego mar ng'iewo nyalo bedo mapek ahinya bang' kinde. Luoro mar wito mwandu. Kinde mang'eny , hola dwaro gik mani gi nengo kaka gik ma ng'ato nyalo kawo ka ng'ato orem chulo. Chike matek mag chudo. Chudo ma oket dwe ka dwe nyalo bedo matek rito ahinya ne joma nigi pesa maok ochung' motegno. Bedo gi ng'eyo mar pesa. Ji mang'eny ok ong'eyo maber kaka loan tiyo. Ma miyo gibedo gi luoro mar timo richo manyalo kelo nengo maduong'. Gik maok beyo ma osetimore chon. Neno ka jomoko ka ng'ado lweny gi gowi kata gi gilese mwandu nya kodlo kelo luoro koda bedo maonge yie. Luoro mag record mag hola. Ka ng'ato ok ochulo hola, mano nyalo ketho histori mar hola ma en go kendo miyo bedo matek mondo oyiene hola ekinde mabiro. Yie mar kit oganda kod ng'anjo. Egwenge moko.